Anyalo paro, aparo odiochieng mane jo sikul machielo nobiro e sikundwa mondo wapuonjre kodgi. Ne gibiro gi japuonj maduong mar skundgi e sikundwa mondo wapuonjre kodgi achiel ariyo adek moko. Odiochieng' machalo kama ne en odiochieng maber ahinya nikech nwapuonjore gik mangeny to gimbe ne gipuonjore gik mangeny. Ne giwinjo moa kuomwa to wan, be ne wawinjo moa kuomgi . Bang'e to ne wachiemo kodgi mwayieng' mwadok e e mwadok mwasomo to bang'e ne gidhi ma gigonwa oriti maber ahinya.

Kinde moro ne aa e chiro godhiambo to ka achako wuoth, awuotho matin koh ne chako chwe. Koth kochako chwe kawuotho e yoo ne arado gi dayo moro moti koting'o gik mane oago e chiro koting'o ogunia mar ngeso. Nomiya ogunde mar ngesono naring ne godo oting'o mogo ma odhi tedo awene dalane kakalo dhi dalawa. Kendo an ne aringo goguniani mayombo koth materone dayono mogono dalane. Kuom mano mogono koth ne ok ogoyo mane ok okethore.

Kane atin ne ahero olemo miluongo ni niang', omiyo ne anyiso nerana ni otong' na niang' gokinyi kapok odhi tich nikech niang' ne wan godo e puodho. Nera wiye ne owil ma odhi tich kaok otong'ona niang'. Ne adhi epuodh gojalo ma atong'o niang'. Sama nadhi tong'o niang' ne atong'o lueta marach ahinya mane ago koko ma jogweng' nobiro motera eod thieth. Ne gikuona lueta magimiya yedhe maduoko rem. Bang'e to mbala ne ok ochango. Mbalano pod an go nyaka sani omiyo wachno pod aparoga nyaka sani.

Namba achiel pacha biro e buko mabeyo ma gitiyogo sama giloso pichani. Namba ariyo, en ni nyiso kinda kod tich maber ma ng'amo loso gini tiyo kotiyo gi hero mare. Namba adek, en ni temo nyiso hero mari kuom gimitimo ne jogo maneno kata ka gi wacho maber kata giwache marach. Machielo ne ni aneno tich maber ma ng'ato obet piny motimo gi pache gi gik mane oyudo motiyo godo.

Inyalo lande oboke ma ng'enyne isomo e redio kaka Ramogi e seche ma okinyi ahinya, inyalo ndike e obeke go mondo olandgi. Nambariyo inya lande e ranen marwa kitang'onwa kaka wechego bedo, e ranenwa e sechego mag lendo bang' kosetiek lendo tilando gi. Nambadek inyal luong jolony mage mondo obi, e rameny piny mondo owachi ka gigo mbaka kuom kor lwasi kata weche mamoko mag horo. Namba ang'wen, moko kuom simbe ma tinde watiyogodo kirango wigi e malo tindiko weche madgi, madhi mbele e kor lwasi. Kata ka nitiere wach moramora ma nyabedo noyudore e weche mag kor yamo. Nambadek, namba machielo sani gilande nyake e intanet ma giwache weche aila go.